Sikotoret serikalit ne ming'in nebo Nairobi biik che aldoishie eng oret, simatkobit bolotet age tugul, kochang oratunwek che torete bichuto. Amakibe yotok korok, komamie yekai kealdosihie anan keyae mung'aret tabandab barabara. Amu kito netai, komitei karishek yutok, akomitei pikipikishek. Ko nguno kito netai, ko rahisi kobitu ajalishek chechang, sikobit ngalekab bolotet, kesirsirikey akobo kito ne mingin, abo kiiy kialdoishie eng barabara. Amuu ndialdoishei chi barabara, ko makararan ako melen angot, yaani, chang um nini che bitu, ajalishek. Ko nguno ole toretitoi serikalit ne ming'in nebo Nairobi bichu, ko kochopchi kibandeshek anan kochopchi korik che kialdaishe tuguk ne malochin eng yaldoishe. Kechopchi kityo kibandet chi age tugul, sikwoldoishe, simabit ngalekab bolotet.

Igere yokobit bonwekab oret, kocham ko missing, ko biik che toreti kalyet, ko ripik ap kalyet. Ko nguno, kochang oratunwek che boisie bichutochu cheribe kalyet, sikotoret bichu, anan kotoret biikab anwek ab oret. Ko kito neti yomite banwek ap oret, kocham kochang ngemishoshek. Amu netai, koimuch kengem ole kialdoishe, kechore bik tuguk. Ko imuch kengem oratunwek, kengem tainik, kengem nee. Ko nguno kito ne kararan netai, ribik ap kalyet, ko konyor bichu, kongalalchi. Akoleji, matongem tuguk, kosich kekaschi anan kongalal chi tugul akobo kito negere kole mo miee, kengalal, akemong ko kakikoshin, kenai kole ano ole kabit chemarket simatkobit ngalek ap chornatet, akengem malik ap biik chechang.

Angiwe eng kokweshek chechang, kochang neranik che matindoi kasishek. Ako melen chamet nywo komatindoi kasishek. Kaek nguno, amu machang kasishek che keyae eng emet nenyo. Ko nguno siketoret neranik chu, kwai kasisihek anan konyor kasishek, ko nguno ko kararan ye kakiyae, yokayai chi age tugul kasit ne ketochikey inyege. Kogo netai, ngokembati mbaret kitikin, ngo ka piondit, anan ngo poindishek aeng, igol ngwek chekuket, isember, ipis, akialde. Ko yotokyo ko kaichengchikey, kokainyoru kasit ne konin chepkondok. Ko nebo aeng, ko ikol ketik, itutan, igol, atya ialde kokainyoru chepkondet. Atyam kokeny, ko en ketoret neranik sikonyor kasishek, kochang kasishek chemochame . Kaek kityo neranik mochome kasishek, amu kameche kityo kasishek cho kibendi taonik chu, sikejil kompyutaishek, kejil ne, sikobit kasi. Lakini angot ing kurgat oli, kochang kasishek amu kaek machame neranik kurgat.

Eng kimaswek che missing konyoru maranet, kochang oratunwek anan ripset netos keyai, simatikobit ngalek ap maranet. Ko netai, eng kimaswek chu bitu missing maranet, ko kararan yo kakigol ketik chechang. Amu ngegol ku chheborisinik, ko cheborisinik ko ketit anan ko ketik che chame beek nea, che kule beek. Ko nguno ngegol ketik chu kochanga eng kimaswek chotocho, kokule beek. Ko beek che koto, chokoto, chekata tolildos , ngakatakonu koek maranet, kochuchuchi ketik chutochu. Ko nguno nebo aeng kokeny, netoreti ngalek ap maranet, kokararan yokochop anan ngo kachope serikalit, kochop mutaroishek che echen, che tokchinkey ole mutremket. Sikobit yokomaran, korektoi beek chutocho simatkotolil sikomaran kobar biik, amu maranet ko kito ne korom ne imuch kokon meeshek ab biik, tuga, anan ko mengishek, anan ko kongem tugun chechang.

Anendet, amii anan ayani konam seriklit nyumba kumi. Nyumba kumi kocham ko karraran missing amu toreti kokwet no mingin, naimuch mait chief anan ne toretikei ak chief. Ko nguno, anan ko boyob kok. Ko nguno, nyumba kumi ini ko kararan, amu yakabit ngele yakasirgei biik ing kokwet anan yakachorso chi anan yakalya chii, ko kararan komii nyumba kumi amu, biik che tai che kinyoru chotocho sikotoret bich anan koisto chemarket ne kabiit eng biik. Ko nguno, ngonam serikalit nyumba kumi, komiee neoo kot amuu, ngete serikalit kokochi bichutochu bo nyumba kumi, kokochi tuguk che makatin. Kou nguno kokochi chepkondok anan kokochi ku pikipikishek che imuch kotoret, sikotoret biik ab emonotok. Konyor chi age tugul, anan simatkobit um bolotet eng biik, sikomuch kotebi kokwet eng kalyet, ako mami ngalek ab bolotet, anan kokesirkei. Nguno kobo komonut anan ayani missing konget serikalit, kotoret anan kochutchi um nyumba kumi.

Kito netai, ko ribikab oret, ko biik chebo komonut missing, amu, toreti kobit kalyet eng emet sait age tugul. Ko nguno, ko kararan yokotoret ribikab oret um biik che bendoti, anan biik chemo bendoti ak biik alak kosir ortunwek. Ko toreti nitokni amuu, yachang karishek eng oret, kocham ko missing, kobitu nyasutikab oret. Ngo kameche kosirto chi, anan ngo katonondos biik. Ko nguno, yakabwa ana yokotoret ribik ab oret, biik kosirto eng oret, kotoreti amu imuch kotonon karishek sikochomchi biik kosirto. Atya kotestai karishek, ko ngokoit kasarta kitikin, ngo ka dakikeshek taman anan ko mut, kotonon kokeny, sikosirto. Ko nguno kotoreti, sikomaa biik ngalekab ajalishek chechang. Ko nguno, kobo komonut missing ribikab oret kotoret biik chemo bendoti ak biik alak kosir ortunwek.

Yekanam nguno chepkondok chebo arawet, kocham apchee chepkondok chu. Che koi agere ale kakoyam mwagutik ab arawet. Ko yakanam chepkondok chebo arawet, ko kito netai, alipani chepkondok chebo kot ne amenye. Ko kiito nebo aeng, awe ibaal amitwogik. Ko amitwogik chu ko sukaruk, mchelek, bandek, ndenguk, makandek, kou piasik chechang che kiame. Atyam ko nebo somok, komite chepkondok che akonori kidogo anan tutikin. Atyam ko age, aname chepkondok, ates kiy, aal kiy eng kot. Ngo kaale kweiyot, anan ngo kaale ngoryet kitikin, anan ngo kameche atese tugukab kot, kou kikombok, sanishek, saburionik, atese kunotok. Atyam ko alak, akonor. Sikoyakabit kiy, aboisie chepkondok chotocho

Anendet nguno, kochang oratunwek che ayae che achule borto. Ko kito netai, ne ayae kila, ko labatet. Anan ane ko kila betut, ko lasima alabat. Ko nguno, alabati, ngoka karon, ngalabat ku raa, alabati karon mutai, alabat saishek ab jioni. Ko nebo aeng, ko awendot. Yokotebi eng kot anan kurgat, akakase ale kanget, awendoti, achule kelyek. Atyam ko ngami kot yeamunyi, ngoka aamisie, anan kotomo aamisie, achule borto, ayae tuguk che kile push ups sikotoret ngalek ap teget, akochul masolinik ab keunek, akochul masolinik ab kelyek. Atyam nebo let necham aae, komitei um ole mitei karnok che kesute che toreti borto, ngoka teget, ngoka kelyek, ko ano. Ko notono, awendi kila, awendi um kila, awendi dakikeshek ngo ka tiptem anan ko sait agenge, ipachule borto karnok chotok kora. Ko nguno, ko oratunwek chotocho checham achule borto nyu.

Anendet, atinye tetutik ap amitwogik eng kot nyu. Akobo komonut kiiy amu toreto um sapangan, sapangkey eng ngalek ap chepkondok um ing betut age tugul. Ko nguno, kou Jumamos, aame kimyet. Ko koo aeng kasi, aame chapati. Ko kosomok kasi, aame mchelek. Ko kwangwan kasi, aame pendo ak kimyet. Ko ko mut kasi, aame mandasi ak piasik ak nee. Atya ko thursday, aame kiterishek. Ko friday, aame kimyet ak ngwot ap gaa, kou sochot, inderema, isakiat ak chotok. Ko nguno kobo komonut nea akotoreto ngachop kunitoni. Achop um tetutik ap amitwogik eng kot nyuu, amu toreto sachopkey, angen ale mutai aame noo, achopekey komyee, saal amitwogik chotocho. Simanama kat, ngalek ap amitwogik

um Cham ko kasarwek ab karon, ko ngap saishek alak imii buch. um Ko anendet kasarwek yeamite buch, karon, ko tuguk checham ayae missing, ko atoret sigindet nyu, atoret baba nenyunet. Ngo kameche ipkengot sing'enget atoret kengot sing'enget tuwai. Ko ngokameche kechopchi moek anan ko nego ole rue, atoreti inendet kechop. Ngo kameche kaptugunit kechop, ole kimae tuguk, achope, atoreti achope sikemae tuguk. um Ko ngokamite kabungui kitikin nemeche kibat anan kesember kou ngwek, asemberi. Atyam ko kasarwek alak anan missing, kocham asilchini tuga beek, akasil beek chebo kurgat che kiboisie, che kichope amitwogik, chekoi keyoo sikee, um ak chekiunege, ak chekimwetishe ak chekiaye kiy age tugul. Ko nguno chom kasarwek chechang karon yeamite buch, achame atoreti sigik chuk, aai boisonik. Sikonyumnyum ngalek ap boisonik.

Chobet ap chapati, ko rahisi nea. Netai, komeche itinye unga, beek, mwaita, sukaruk, ak chumbik. Atyam icheng besenit ne indoi unga. Inde unga, inde chumbik, ak sukaruk, akinde mwaita akigandan. Igandan, yarur imete, um ngele sait agenge anan ko saishek aeng. Yatar, inam no, no kakaikandan , ne kakarur, itil komong che mengechen che mengechen, che egu chapati che ngimilde koek chapati. Atyam, itau imilde chapati agenge eng agenge. Ko yatugul komitei maa prambenut kolale. Ing yelal prambenut, inde chapati netai. Atyam inde mwaita, atya ibel ibel kounotok, ibel netai, nebo aeng, nebo somok ipitar tugul. Ko eng yetar ichope chapati, yekaitar ipele tugul, kotko kaketinye pendo, ngo ketinye piasik, ngo ketinye nee, ko yotok ne kasarta ne kararan, ne tos iamisie amu kaitar ichope chapati. Ko ngitar ichope chapati, ko anyinyen chapati cho. Ko ngiteshi kiy en kararaan neu pendo ak nee, ko koi kwanyinyitu amitwogik guk, neoo kot

um Kasarwek alak yowendi chii, anan yeiwendi chi kasi, ko ngap ko korom neoo yo kemeche iit kasi eng kasarta, lakini kochang karishek che kachilkey eng oratunwek. Che magoi komagun iit um kasi, eng sait ne makataat. Ko nguno, ngap kochang oratunwek che tos iyai kimugulmet, anan chi ne itinye kasi, siitchi kasit ngung ipiyai kasit ngung eng kasarta ne makat. Ko nguno kito netai ne iyae, ya kachanga karishek eng oret, ko nguno imuch icheng' kiy neuu pikipikit. Ko pikipikit, komo pikipikit melen kiy anan karit, maibe nini neoo missing, oret neoo missing. Amu pikipikit komeche oret ne tenden. Ko nginyoru pikipikit, kochakten pikipikit iit kasit ngung eng kasarta. Ko nebo aeng, komite baiskelit. Tindoi betushek chu komite baskelishek. Ko baskelit kokeny, koibe kityo nini ne mingin, koip oret ne mingin yo iwendi. Ko nguno, ngemutenin pikipikit anan ko baskelit, iite um kasit ng'ung eng eng haraka. Ako magoi ichelewan eng kasit ngung.

Kito netai, yoimwetishie chito, ko ngap kasarta sait age, koimuch kobek beek che kami tapit. Ko nguno, yoimwetishie, kocham ko kararan anan kocham komie komemwet ngoroik anan menur ngoroik tugul. Cham komyee itaune ngu kocho ngoroik chebo orit, siko vestishek, siko shatishek, siko longinik, anan siko swetainik, sikoi itare kweinik ak soksinik, Ko nguno, ngele kaketaune shatishek ak vestishek chebo orit, ko ndawendi sikobek beek, ko imuch katomo inur ngoroik cho alak kou longinik ak kweinik, koimuch iwektee, sinyimwet betut age yokobit beek. Anan ngot kakainur tugul, kochang oratunwek kora che keyae. Imuch iwe chitob kokwet, ipisom beek, ngo katindoi keringet, anan komii tapit, isom beek, iibu beek, nyimwetishe itar. Anan ko ngotko maloo ainet ak kurkat olingwong, oino, irektee oino, ipimwetishe ing olotok. Ako koi, kokaitar ngoroik chotok imwetishei.

um Ing kurgat, ko boisonik ko boisiet ne kiae kila. Kila betut komii boisiet eng kurgat. Ko yachang boisonik, komi kakutik che keyae sikobit kotililit, gaa matkoek matkosamisit. Ko nguno ngele ketemesiei, ko kabwautiet ne iyae, ko irach tuguk che keteme ngoka takatakek anan ko ka chafuk. Ko karararan yakerach, akium. Ko ngot ko tuanen ikany sikosaio siniybel. Ko ngotko ka takek kou suswek che yomyotin anan ngotko sagek chebo ketit, ko kararan yakeum, akiumchi koba taban, akibele ing ole makataat, anan ko ole kararan ole magoi kwendi maat koname kot anan koname tuguk alak. Ko nguno ko kakwautiet noo neuno netai ne iyae kounot. Kobo kararan anan ko kararan yakerip chito gaa kotilili amu iboru kole angot kotilil gaa, ko titililot akinye. Itilil ing borto, itilili ing akilit, akitilil ing kila kitu. Ko nguno kakwautiet cheu chotocho che keibe yachang boisonik sikotililit gaa neng'ung'et.

Ngiro eng matatushek ak relit, ko matatu ak relit ko kararan yoiloise tuguk che ter ter, anan yoimeche ibun chii. Ko ngisup ku matatu anan ko matatushek, ko kararan yaiwendi chito taonishek chu mengechen. Ngokeng'ete kuu Eldoret, iwe kuu Nairobi, kuu Nakuru, ko kararan iboisie matatushek. Ko yoimeche chito iip kiy ne nyikis koba kou Mombasa, anan ingete Nairobi koba kuu Kisumu, ko kararan iibe relit, amu relit komatindoi um nyasutik chechang ngisube kuu karishek. Ako relit, kobune kimasta um olo, ole kararan, ole machang nyasutikab oret. Ko nguno matatushek ak relit, kotindoi age tugul komonut eng ngalek ap keip tuguk, anan kebun anan keipsee. Ko nguno ing ane, akere ale kararan kebune matatushek yoiwendi iwendi town anan iwendi rutoi. Ko yailae kiy, ko kararan ilaise relit

Ing ane, agere ale somanet komo oret nebo chorset eng benkishek, kechor chepkondok anan ko rabiet. Amu missing, kisomani anan bendi biik kosomanso sikenyor ngomnotet. Ko nguno ngot kele kapisoman chito sichorsei, ak komo miee anan ma kararan amu missing isomani choto sinyoru ngomnotet, sicheng chito sobet nebo mutai. Inyoru kasi nengunget ne inyoru mshahara, inyoru chepkondok. Ngo ketau mung'aret nengunget, atya iwe itunishie, inyoru lagok, akitestai ak sobet. Amu missing, cham ko ngalekab somanet, kobo koib ngalekab tesetai ap emet. Amu nguno ngapisoman chito, iyegu chito daktari, iyegu chito kou mwalimu, ko ngap angot koek toreti eng somanet kora iyegu kandoidet neoo. Amu siegu kandoin, ko somanet. Amu somanet, koistoi eng berberiet, ne tindoi biik. Ko nguno kisomani, sikenyor ngomnotet. Ko nguno ngot kele kakisoman kotoreti ngalekap chorset eng benkit, komayani anan aeshoi ko anee.

Eng Kenya, kochang oratunwek, akochang kora karishek. Ko nguno, um sikobit chiletapkey, anan oret ne kanyi karishek, ko amu changindo ap karishek, ako ngeringen oratunwek. Ko nguno eng Kenya, kochang oratunwek um che chang karishek. Ko ku netai, kou taunitab Eldoret, kojilekey karishek kora. Ko ngiwe Nakuru kora, kojilekey karishek. Olot kuu missing ole jilekey karishek, ko emet anan taonitab Nairobi. Amu Nairobi, ko taunit neoo ing Kenya, kochang biik chetebee olotok, che ae kasishek, ak cheyae mung'aret. Ko nguno sikeistoekey tabut notono, komeche kochop serikai oratunwek chechang, kesakan chebo barak, ak chebo nguny, koteketes. Ngo kakitese kobun karishek alak barak, kobun alak katikati anan kwenet ab akobun alake ng'uny akechop oratunwek alak sang nebo taon, sikotoret matkochilkey karishek, asikonyumnyum ngalekab kasarta, yoiruitoi chii. Ngo kewendi taonishek chu, anan, ngokemong'u eng taonishek chu iwendi kimasta age, ko kararan yokochop serikali oratunwek chechang.

Ketesiet ne achame missing eng Kenya, ko ketesiet nebo Chamgei FM. Achamei missing amu ketesot ni kolen ketesiet ne mailotu chii. Ibeiy chi tugul ko kerekeit. Ko missing amune sachame ketesiaoni, ko amuu konu logoiywek che kararanen chebo mucheset anan chebo urerioshek, ak chebo bolotet ak kiy age tugul. Ko ketesho keteshoni, achome missing amu um akase kutit anan mwae kutit nebo gaa, anan kutit nebo chego. Ko nguno, achame keteshoni missing